Oreet akenge neimuch keboishen sikerib tililindo en omitwokik konyolu kotililit chito inendet, yetililit chito komoibe tukuk chemuren alaa murindo kobaa amitwokik, nebo oeng kora konyolu kiun tukuk kotililekitu komokiboishen ak kemaa en asista sikobit kosoyo, yekosoyo komoibe icheket murindo koba amitwokik ak kora konyolu kiun amitwokik choton komokinde maa alaa komokichob ak kora konyolu kiyoo tukuk cheuu cheko ak bendo simabit koib simndo noton okere olee koribe chito simoib mionwokik cheterter en bortab chii, noton kosoru biik.

Boishet netaa neimuch koko aisurut en soet ko ngwal chito pamba en kab Safaricom, konoton koimuch kosich sirikalit aisurutik, ko ngoyokto chito chekondok koboishen soet ak nebo somok ko ngobokonem chito rabishek chechik chekomii smoit koimuch kosich serikalit aisirut, ak kora ngwal chito bundles en simoinyin kotor kosiche serikalit aisirut ak kora ingobesen chito chepkondok en simoinyin kotor ketilen kii, ko choton chekakitilen kobendi serikalit, noton okere olee boishoni choton kokonu aisirut ak ko choton kotoreti serikalit kotoret emet ak kotoret ak kokanabta.

Kiit netai neyoe serikalit kocheny biik chemakani mutiani ko yon keiker ichek walet nebo konetik kotkotindoi walutik chekororon koimuch kesir icheket ak kora kotkotindoi atepet nekararan inendet koimuch kesir ngamun atepet nekararan kokonu kayanet eng serikalit amun makeni inendet ak konem walutik chekororon kiit age kora nekikere ko rapishek chekilipani icheket ak kora konyolu koker toretet neikoin icheket sikobit koser icheket noto noton akere ale yetoret ichek akokochin maket nemochei kobendi konemu kowolu walutik choto en kasarta nemakchingei serikalit ak kosich.

Kiit nenyolu koyai mwalimo ak sikindet konyolu kokur tuiyet ak kokosyin ichek en kiit nekiyoe sikowalak kipsomaninik netai konyolu korip sikindet akoporchi kipsomaniat atepet nekararan asikopit kopor ine walutik che kororon koyo miten sukul konyolu koporchi akine mwalimo atepet nenyalu kosip icheket ak kora konyolu kotoret sikindet mwalimo kokochi toretet neyamat sikobit kosich kimnotet konet kipsomaninik toretet netai kokochi ichek chepkondok cheimuch koale tukuk chakchinkei noton akere ale pendi kokosindos mwalimo ak sikindet akobore walutik chekororon.

Kiit nenyolu koyai serikali asikonde kipsomaninik sukulishek che echen konyolu kosiben wlutik chetinye kipsomaninik, ak kot kotinye kipsomaninik wolutik chekororn kimuchi kinamen choton ak kora konyolu konde rabishek cheyomotin sukulishe choton ak kotech korik chekisomonen en sukulit noton, kiit akee nenyolu konyolu koyai konyolu kokochi ichek tukuk chekiboishen cheuu kitabushek, kilamok ak ingoroik chebo sukul, kiit kora nenyolu koyai kokosir mwalimuek chekimen ak kosir kora mwalimuek chechang noton okere olee wendi kondo lokok chechang kobaa sukulishek che echen ak kobit wolutik chekororon en ichek.

oreet netaa neimuch keibchi oliik tukuk chechwaket ko koimuch keboishen karishek chebo matato, imuch kinde karit tukuchoton ak kiyokyi icheket koimuch kosich icheket en kasarta nenoton ak kora ndo yoon nekit olemii olichoton koimuch keboishen oreetab mokokoteni ak keibchi icheket ak kiit akee keboishen ndekeishek ndo yoon loo chito koimuch koib ndekeit kongeten emet akenge bakaa emet akee, oreet kora neimuch keboishen ko melit, imuch koib melit kongeten emet akenge bakaa akee, choton okere olee ortinwek cheimuch kosich olik tukuk chechwak akwalda en kasarta nenyolunot.

Kiit netaa nenyolu koyai chito sikonyor kadit nekichuten elekisomoni ko nyolu kotindo inendet barwetab elesomonen noton koboru ak ko imuch kosich kadit noton, ak kora konyolu kotindo inee wolutik chekooyai inendet en tiemutik chechiket ak kora konyolu kotindo innee kadit neboru kolee somonen anoo, noton ko imuch kikochi kadit ak kora konyolu kotindo inee ingoroik chebo sukul cheboru kolee tokoteseta inendet kosomoni, choton okere olee ortinwek cheimuch kosich inendet kadid en elekisomonen ak ko noton kokochin kosich inee kadit.

Ng'alek ap FGM koyoei somanet kokoromit eng tipik ngamun imuch koyai icheket kotumda korotik che chang eng borwek chechwaket ako imuch kora kopos ichek eng walet nenywan nebo somanet ako imuch koputio icheket ako kiit ake kora koimuch koim ichek metewek chechwaket ak noton koime icheket eng sukul kiit ake kora koimuch kokochi ichek kopwotutick che chang nikata somani icheket kiit ake kora neimuch kokoromit eng somanet koimuch komakachi ichek metewek chekwach kosoman yo miten sukul choton akere ale koronitu eng somanet nenywanet.

Kiit nenyolu koyai mwalimuek ak sikik ko kotoretke icheketen ngalekab somanet, nyolu konetik koborchi kipsomaninik atebet ne kararan, ak nyolu en ichek koborchi ak konet lokok chenyolu kibakeyai en kokwet nenywanet, kiit akee nenyolu koyai sikik ko koborchi look chechwaket atebet nekararan ak kokochi ichek toretet nemokyinge en sukul, kiit akee kora konyolu kokochi sikik mwalimu toretet nemokyinge yoon bendi icheket kibokonete kipsomaninik chechwaket, nyolu kolibonchi ichek look chechwaket rabishek chekimokyinge ak ko choton kowendi kosobe emet ak kowalak.

Curricular kotoreti mwalimu konai tukuk chenyolu koborchi lakwet yoon tokomingin ak kora koborchin mwalimu konet lakwet atebet nekararan tai koet, kiit ake kora koborchin mwalimu konai kolee kinete lakwet tukuk cheroisi bakaa tukuk cheuen noton kotoreti lakwet koet en kobwotutik mutio ak kora konyolu alaa iborchin mwalimu tukuk chenyolu konet lakwet yoon miten olee urerenen choton okere olee toreti mwalimu ngalekab currcular ak ko endi kowolokse lakwet pole pole.

Kiit netaa nenyolu koyai kondoindet ko koborchi kerkeindo en mwalimuek ak kokochi ngotutik en konetik chebute alaa koyai makosa, yeikochi ichek ngotutik koiku konetutik en konetik alak, kiit akee kora nenyolu koyai kikochi konetindet aketukul betunyin nenyolu koyai kasit asikenai chito nemoimuchi koyai inendet kasiit, kiit akee kora konyolu kinet ichek atebet nekararan yoon miten sukul icheket, ko choton okere olee wendi kowolokse konetik ak koborchi kipsomaninik oreet nekararan ak konem wolutik che.

Bo komonut kimungyi lokok en saishek chebo somanet sikokochi ichek kobwat ak kokuiyo tukuk chekainet mwalimu ak kora kokochin ichek kasarta kosir tukuk chekanet mwalimu ak kora kokochin ichek kokochin ak kokuiyo konetke en icheket tukuk chekainet mwalimu, kiit akee kora kokochin ichek kokochin ichek ichek konetke en kurubishek ak kokuiyo en icheket, kiit akee kora kokochin ichek kasarta koteben kiit mwalimu nemokuiyo yoon miten kilas, choton okere olee bo komonut mising kimungyi lokok asikobit kobor walet nekararan en tiemutik chechwak.

Olekimindoi ng'omnotet nebo muswongnotet ko kimuchei kesir biik cheingen koboisien mashinishek asikonet biik alak chetomo konai koboishen kiit age kora neimuch keyai ko kial moshinishek cheimuch konyiko boishen biik en kokwet kiit ake kora konyolu kikochi ala kende chepkondok en koronoton sikobit kotoret biik kiit ake kora nenyolu keyai ko ketech korik cheimuch kinde mashinishek ak cheboishe biik asikokuyo ng'alek che chang che tesetai eng emet choton akere ale ortinwek cheimuch kotoret akolong ng'alek ap muswongnotet en emet.

Kit netai nenyolu koyai konetik sikonai kimnotet nebo lakok ko kokochi ichek tiemutik koyai asikoker walutik chetindoi icheket kiit age kora konyolu konai ichek atepet nebo lakwet agetugul sikonai oleipundoi lakok choton tatum kowalak icheket kiit age kora konyolu koyai tuyet icheket ak sikiik sikonai kiit neu lakwet ap age tugul akopit kowal atepet nenywanet choton agere ale kowendi koipu kipsomaninik komie akopor walet ak atepet nekaran eng tai yuno noton kotoreti konetik saidi.

Nyolu komiten kitabushek chesomoni kipsomaninik sikobit kokuyo kiit nekinete eng kilass akora konyolu kotilil oleiburen kipsomaninik sikopit kokochi ichek kaliet kosoman komie ak Kora konyolu konet mwalimo akokochi napas icheken kokuyo ak koarorchikei noton kotoreti ichek kokuyo missing ak nyolu kotindoi ichek simoishek alak ko mashinishek cheu kompyuta sikotoret ichek konetkei akobo tukuk che chang ak chemaingen noton akere ale toretoksei ak kokuyo tukuk che chang sioti.

Chang ortinwek cheimuch keboishen kinet lokok isabu, neta koimuch keboishen counter alaa korek kinet ichek isabu chekiteshin ak kinemu, noton koiku roisi en lokok konai isabu ichoton ak kora koimuch keboishen muswoknotet ak kiborchi icheket tukuk cheuu vidios alaa tiemutik chekikeyai asikobit koyai ichek soiti, ak kora konyolu kigruben icheket asikwororchike soiti ak kora konyolu kokochi mwalimu nabas koraa sikobit koteb tiemutik chemoikuyo icheket, ko choton okere olee wendi kokuitos isabu chekinete en kilas ak ko.

Chang kewelutik chebune konetik en kokwenyun, netaa ko chepkondok chemonyoru ichek en kasarta nenyolu ak ko choton koimuch koyum icheket nekotonyolu kotesta ak boishet nenywanet, kewelut nebo oeng ko yoon mokoshin kipsomaninik koimuch koib suriondit en sikik ak icheket, ak kora yoon mokitoret icheket en ngalekab amitwokik en sukul ak tukuk chechang koimuch kokoo koimutiet mising en icheket, kiit akee kora ko atebet nebo lokok che ngelelik koimuch koim icheket ak ko noton kwendi kokoromitu en mwalimuek en sukul.

Letot komukta kokwet asikoba lakok sukul eng kasarta nebo koristo konyolu konget sikindet ake tukul pokwolchi lakwetnyi swetaishek ichek koristo nekorom ngamun kotkochut koristo koimuch kongem icheket akopos kipsomaninik chebendi sukul ak kora konyolu kekon ngatutik sikoba ichek en saishek chekachelewan yon kakolu asista kochoton agere ale kotoreti icheket asimachut koristo ak kora konyolu kiyochi icheket chaik asikopos koristo nekorom soiti noton kotoreti ichek mising.

Elenyolundo kerib kibakenge en ngalekab sukulishek konyolu kikochi icheket kikochi tiemutik chekerkee asikosindange icheket noton kotoreti kobos terchinoshek en icheket, kora konyolu koyai urerioshek tukul en sukulit akenge yoon kisindonike ko noton kotoreti kipsomaninik kotuyoke ak kopchei tukuk chetindo icheket en kabwatet nenywanet ak kora konyolu kisib tukuk chekerke chebo sukul chekinete icheket ko choton okere olee toreti icheket koib kibakenge en icheket ak kobos terchinoshek en icheket.

Ele kinomdoi ngalekab muswoknatet en kipsomaninik konyolu kelenji serkalit kotekyi icheget korik che indomoshinishek cheu computer sikotoret ichek konai chechang ak kora konyolu kesirchi icheget biik che ingen ng'alek ab computer ak simoishek sikonet icheket. Akkora konyolu kelenji serkalit kondechi ichek chepkodok che imuch kotoret chon moimuchege sikobit ko al ak ichek tuguk cheu simoishek ak kora konyolu korikyi ichek mwalimu sikobit koborji ole kiboisioito ngalekab muswokanatet ago chot kotoreti icheget en ngalekab somanet.

Oreet netaa neimuch koboishen serikalitab Kenya koib muswoknotet ko konde ichek rabishek cheyomotin asikobit kwalen kipsomaninik mashinishek cheu kompyuta ak simoishek sikotoret icheket konai ak kokuiyo akobo tukuk chechang cheteseta ak kora konyolu ketekyi ichek korik chekindejin mashinishe choton sikobit kobokoboishen en kasarta nekamach icheket, ak kora konyolu kesirchi biik chekamach koneet icheket ak kobo ngalekab muswoknotet choton okere olee kotoreti kipsomaninik kokuiyo mising akobo ngalekab muswoknotet en.

Kikotoret biik chechang kosoman en olemiten ak kokochi icheket kokuiyo ngalek chechang ak kora kikochi biik kotiem tiemutik chechwaket motin koloen ak kokochi icheket wolutik yekakoyai tiemuti choton ak kora kikotoret biik koyai en kasarta nemoche motin kotindo boishonik alak ak kora ko kikotoret ichek kosomonchike yoon makinet icheket, konoton okere olee kikoib komonut neoo soiti en biik cheloen ngamun imuch koboishen icheket komomi konetindet.

Chang koimutik chebune chi yon rib rabishek che chiget. Netaii koimuc koiben inendet chorik ago noton koyoche koimge chito ak kora alan kobit tuguk chebo nyasut, ch eyoche koboisien chito rabishek che kotinye. Ngamun mi nyasutik che monyolu kemeto cheu miondo che nyolu kinya ak kora ng'alekab lipanet chebo rabinik chebo sugul ak ng'alekab amitwogik che nyolu keam, ko choton kokaimutik che iime chi yon konori inendet rabinik che chiget ak ko koromitu.

Nyolunot koboisien kiprutoinik kompunit sikotoret icheget en ng'alekb ripset. Ngamun kichang'a magoraekche imuch kong'al icheget ak koiben chepkondok chechwaget. Ak kora ndo bitu nyasutiet nebo maat ana ko meet koimuch kotoret kompunit icheget en ng'alek ab rabishek ak kora kotoreti icheget koborji emet ne bendi ak komutat icheget sikobit konai soiti, ak kochoton kotoreti icheget ak korib icheget asimakiken magoraek che terter en emotinwek che chang mising.

Olendeitoi rotilit en olindet nenyunet okere olee tam konyone kila alaa konyone konyil akenge kitio, kot konyone konyil chechang koimuch okochi inendet tukuk, konemonyone alaa konyone konyil akenge aimuch aeten inendet ak kora nenyone kila koimuch kosich inendet tukuk chechang, ko kelchin nonyoru en yuu kokimite kibakenge nekitingenge ak olindet nenyunet ak koendi koboroite mungarenyun ak kobarait mungaretab olindet ak inee, ko noton oendi anyoru chepkondok ak anee.

Po komonut neo kopit kipakenge eng ole kiaei poishonik si kobit kokochi pik koyai boishet eng chakchindo ak koip ichek kasarta nekiiteen kotar kasit icheket ak kora ko imuch kotaret kee icheket eng ngalekap poishonik cheu kewir chekondok ak ketaret kee eng ngalekap tuiyet eng icheket ak kora kotareti icheket kokanaptakei eng pandaptai nebo emet ak kowendi notok kokanaptai poishonik eng emet ak kora kokararan ngokoschin icheket ngamun ipu kalyet akopos suryondit en emet

Tinye komonut solishet ab tuguk ago konu ak kotes mung'aret nebo chi ngamun ingoker biik en loindo koimuch konyo koswa ichek tuguk che oldoi olindet ak kora kogoin ichek kosib konai kiit ne kioldo en tuget noton ak kora kogochin biik konai ngamun isib koger en konyekwak kosir tugosiek alak. Ak biik alak kochome tuguk che kagisalaal ngamun kere ichek kole chobe koot ko kararanit mising, ago noton kotinye kelchin neo ingesal tuguk.

Eloriptoi nyosutik chebo temishet en imbarenyun konyolu oboishen kerichek cheimuch kobar timndo ak korib minutik en imbarenyun ak kora kotoboishen kerichek koimuch kobar tiongik cheimuch konyokongem minutik ak ko noton kotoreti minutik korut en chokyindo newo, kora koimuch akerer imbarenyun sikobit bereisishekk chetoreti kontokoba beek ak kora imuch onde tukuk alaa amin tukuk cheuu mbokomboko che imuch kotoret ak kobos taritik chenyokwome minutik cheu bandek en imbarenyun.

Tuyoshekab soet ko kikotoret biik chechang koboishen icheket ak kosoman ngalek chechwaket ak kokuiyo en icheket, oo kikotoret ichek kotiem tiemutik chechwaket ak konyor wolutik ak kora ko kikokoi icheket kotes ak kobarait somanet nenywanet ak kora ko kikokoi icheket konai kiit neteseta en emet, kora ko kikokoi ichek koswaa tukuk cheuen alaa ko chemokuiyo en icheket ak ko choton ko kikoko komonut neoo tuyoshek ak kotoret kipsomaninik en walet neoo.

Kokwoutik ch enyolu kosib chi yon togo tinye kasit, konyolu kopchei ine chepkondok che tinye ak kogonor en uyan situn kotoret ine tun kagoyosit, ak kora komuchi inee kotoo mung'aret neo neibu chepkondok en kila betut al ko kila arawet sikobit kotoret inee en betushek che ngerem. Ak kora ko boisietab pension scheme ogere ole bo maan neo kot ngamun wendi tun kotoret inee tun kagoyosit ngamun mogomuche inendet koyai kasit en betushek choto, noton ogere ole bo maana pension scheme

Wendi nitok kotareti kaunti eng' maendeleo chepo oratinwek ak wendi kotekchin meng'ik ap kaunti initon sukulishek. Ak kora kowendi kotareti lagok chemaimuchikei eng ngalek ap rapishek chepo sukul. Ak kora kowendi kosire piik chemoche kasiit cheterterchin. Ye kakesir icheket kasit kowendi kosiche ichek chepkondok ak kokanapta familia chechwaket eng ngalek ap amitwogik, ngoroik ak lipanet ap rapishek chepo sukul. Notok akere ale tinye kamanut benkit ap narok nekiinam gavana inotok.

Kombunit nekoldewon simoit noton ak arorchi icheket makosanetindo simoit inoton, yekoororchi kokas icheket ak kokonon icheket kiit netot ayai alaa kotoreton icheket, konotok okere olee onyoru wolutiet neimuch ayai alaa ko obirchi icheket sikwororwon oleimuch ochopto simoit inoton, oreet akee neimuch oboishen ko owoo iboororchi fundi nechobe simoishek sikomuch kochobwon inendet ak kora noton okere olee owendi onyoru wolutiet ak toretet.